Ore entoki naidim atadamu tenadol enasiai ornyanya, naa ore irnyanya naa irmatunda louni, tenkaraki tenkipirta emirare petumi impisai. Ore irnyanya na kees oshi esidai oleng tonkwapi ang ormaasai, teniun nai oltung'ani duo aitobiraki tenkaraki lomiri, niwosh irkeek lonare newoshi, naa imir naake kulo nyanya aitobiraki, tompisai amu irnyanya sidain, nadol ajo itu enya enkeeya na irnyanya sapukin duo ake loota kiwango naidim iltung'anak ainyang'u.

Yiolo ena ukulima ekulo matunda loji matunda damu, tonkwapi ormaasai, mees irmaasai ukulima matunda damu tenkipirta ompisai, kake eun ninche tenkisiata duo ake kiti, naidim atabaiki irmareita lenye tenkaraki eton itu enyorraa ukulima e matunda damu, tonkwapi enye. Kake, ore shida sapuk naatae peton itu enyorrari ena ukulima e matunda damu naa nkaraki keyieu maintenance sapuk, ompisai kumok oleng.

Ore enaa naa coffee naiuni oleng toonkuapi ooloreren ,enaa ilubwa irkalenjin neeirem ninche coffee am nemir netum impisai kake ore toonkuapi aang ormasai neton eitu eiteruni ululima oleng ashua market ashua ore enterit ang neton meidim eunore e coffee ekiata iyiok indaiki naidimare enterit enkop o climate oormasai.

Todua ele naa oltrakta logira aiteru aishimba enkop airem, ore ele trakta iirem enkop naa kegira aas preparation peetumoki aatuniisho atuun naaji intokitin naijo enkuashen, imboosho, imboosho, ilpayek neeku naa kegira airemu enterit yaabori nereu eneshumata abori peetumoki naa endaa anoto ewoji sidai neidim atubulunyie.

Enetipat enkiremore ekulo matunda oleng' toonkuapi ormaasai ashu toonkuapi ake kulie ekulie oreren ashu aa tenkop naingua. Enkaraki kidimi aatimir kulo matunda netumi impisai entoki edukuya arashu wore eniare, iidim inkera ainosa arashu aa iltunganak botorok enkata ake yeyote enye pookin.